Ole kisirtoi nyasutik choton kimiten kipagenge keribe tuga choton somok che kitinye en Gitunguri kineti ge ko kii biik che kimi kipagenge agobo komonutiet noton ne kinyoen tuga, nekikore tuga ak noton ne kiribe tuga komanam miondo age tugul. Netai kenitige ele kicheckendo maat noton nebo teta ye kagenai ko kila kegere kiit neu teta. Kora kinetige kele ne koborunoik chebo mianwogik che terter en tuga ago ne netos ibu mianwogik chuto. Ye kagenai kinetge kora en kipagenge ole kitertoi asimanam miondo.

En kitabushek che tindoi temik ko chang miten kitabushek choton che kiguren log bookishek ko kitabusiek chu kesirchin kele en betut nekile ko kayai temindet kasit nekila ago kanyor kelchinoik che kile, ko toreti noton konai kole koganyor rabinik che tyan en betut noton. Kora komiten kitabut noton nebo recordishek saan en inei ko temik choton chebo tuga sire icheget kole raini kogamanda chego che tyan ago komondoen siling ata ago kaal tuguk ab teta che tyan ago kong'et che tyan?

En kemeut ko minutik choton che chang konyoru nyasutik che chang kot miising niton ko amun kiim asista saiti kosir ropta ako manyorchingei minutik beek koyomdos minutik choton ako marurtos en olenyolundoi yepel asista zaiti minutik konyoru mionwokik choton che chang kiit netai nenyolu keyai koyon kariprip asista anan yon kakopetot asista kenyeker piten beek minutik choton komanyoru mionwokik kiakik koyochei kerip keripen kerchek kikor akerutei en kila asiko.

En temik chemengechen koo manyoru rapinik en chong'indo iniker en temichu kokochin milet korik choton chebo rapinik koo imuch kokikobesen temichu rapisiek en kotab rapinik, koo uitu kasit missing yon wektoi, koo ele tot konyumnyum komo ikochi millet korichu temichu koo nyolu kopangange en ele boisioito rapinik chuton, yepangan oleboisioito rapinik chuton ii kobitu nondon rapinik chetesunotin polepole tatun koik inendet temindet.

Temik yon kakopit komin minutik kwak anan korib kiakik choton chechwak koyoche koyan ke icheket, yoche konai kole mandoi rapinik asikobit kowek, koyache kobaisyen rapinik eng imbar ak eng kiakik choton Chechiket, ko yeboisyen rapishek choton eng minutik ak kiakik kyik ko ui kot mising konyor nyasutik ngamun yeibit inendet kobaisyen kerichek am tukuk chemakatin Konya minutikyik ,ak koraa kerichek choton chenyalu koboisyen eng kiakik ,kou ingunon kokor , kerut chebo koristo, kerut choton chebo kobur ak emet kou eleu kotareti kokirinda nyasutik.

Kabatik ko ui kot missing konyor rapinik hasa bko yon inami temisyet anan kabatisyet, netai ko imuch komainetat inendet kotebiye asikoyae tukuk chema choton ,ko kit nenyalu koyai inendet ko kokakta bik choton chekikoyae Kasit noton, konyoru inendet kanetisyet ,koraa uinwek choton chebune eng minutik anan kabatisyet ko mnyanwakik choton cheinyoru minutik choton Chechik, ko yachei koraa koneteken akobo mnyanwakik choton asikobit konai olekirindo mnyanwakik chuton eng imbarenyin.

Microfinance kotoreti mising kotonon en ng'alek choton chebo kewek tuguk choton che kowechok ko ele toretito microfinance ini ko yan kichopchigen nondon ko insurance ko en kila komiten rabinik che ketile asikobit keboishen yon ka ng'emak tuguk choton kogende insurance kou ngunon en temindet koimuch kochopchin kiyagik choton chechik anan ko minutik choton che chik, koye chop ii, ko koron ye ng'emak minutik anan ko kiyagik chuton ko icheget che compenseteni kowegu tuguk choton, konyumnyumitu mising.

Boisiet noton neyoe microfinance en emet ko kompenseteni tuguk choton che kogibet en oret ne kamakobatki chi ago tuguchoto koyoche ko kigokichopchi nondon insurance ko yoton ele chutchin ge anan ele imuch kochutchi ak kotoret kogon rabinik choton che kiwegunen tuguk che kang'emak. Ko kora imuch kominutik en mbar anan ko kiyagik choton chebo temindet che ka ng'emak ago tam ketilen temindet noton rabinik en kila chebo insurance.

Yon itere temindet choton nyasutik en mbareng'ung ko initere ne kengen ko itere kora noton ne kotomong'ing minutik choton cheguk. Ingebe ingunon temisiet en oret nebo imbar, koyon itere asimabit kong'emak minutik choton cheguk en makwekwe ko kora itere nyasutiet noton nebo tiong'ik cheu murek ngamun ii, initer yan kesember minutik choton cheguk itere makwekwe ko yon keter makwekwe koketer tiong'ik choton che ng'eme minutik ko uritot.

Chang oratinwek choton che nyorunen lipanet temik. Netai ko miten kurubishek che kigochop temik chechnag en emet noton nebo Kenya, ko nan sait age ko konu serkalit rabishek che toreten temik en temisiet noton nenywan. Kora ko yan katem anan kotemis chito en mbar ak konyor rurutik choton che chik koimuch koalda inendet ak konyor rabinik. Kora en ribet noton nebo kiyagik ko en chego che nyorunen kila ko imuch koalda tmeindet ak konyor lipanet noton en kila.

En temisiet noton nebo temik koyebit kipagenge en temik konyoru rabinik che chang mising ngamun yon motinye ng'etkong chi en tuguk ab chi age nondon ko temindet en temindet kobitu kipagenge ak yon kanyor rabinik cheimuch konamen temisiet agenge ago motindo age koimuch kotoreken kora ko kipagenge noton nebo temisiet ana bo temik konyorunen kelchinoik che chang niton ko ngamun inetegen ole kiyoito boisiet asikenyor rurutik che chang. Ko ye nyor rurutik che chang icheget kochang'oegitu rabinik.

Oleimuche kenyorchi besendo chebo temisiet ko chang kot miising en besendo ko chang ortinwek cheimuche koip temindet asikonyor besendo netai koimuchi kobesen en benkit necham koboishe en kila nebo oeng ko en kokwotunwek choton chechang komabete chito neyoe kasit noton nebo kobesendo ropinik asikobit ingiweku kotesunotin kidogo nebo somok ko eng tamik chotok chebo chaik ko chang chebeseni rapinik cheboishen icheket eng temisiet eng sacco asikobit ketilen kila arawa.

Nyasutik choton chebo rapinik eng temisyet, ko Chang ortinwek cheimuch itarte, kou ingunon yon amskyiniken rapinik choton chebo minutik chechuk ko imuch aboisyen rapinik choton chekirakonor chebo temisyet, eng temisyet yan itesen tai ko miten akobitu rapinik ko kit neiyoe chito nengam ko yan kenyoru rapinik ikonori, imuch iyat benkit aketukul akikonoren chepkondok choton chekuket ,ko yebit nyasutyet noton nebo rapinik eng temisyet, iwendi benki akibiibu rapinik choton.

Kewelutyet neo nebo nabinik nondon eng temisyet ko Chang rapinik chemandoi eng boisyet noton nebo temisyet, eng inei ko yan kayait emet ,ko changaitu rapinik choton chemandoi, kou inguni yon ropani ko minutik ak koraa kiakik ko mamache ropta nekaet mising, ngamun rapinik chechang komandoi eng mnyanwakik choton chenyoru minutik ak kiakik, ko ingegerchin ak rurutik anan ak chewekeken kotuten kosir rapinik chekimanda ko ui akobitu hasara.

Ee anyorchinigen kotigonutik choton chebo rabinik, en kokwenyun komiten kurubit noton nekiketoi neinetote temik ii ak konetote biik aleimuch ibcheite ak iboisyen rabinik choton chekenyoru en temisiet, kora miten tetutik chetindo kanisenyun choton cheineti biik akobo olekiboisioto rabinik, kogogobunchi komonut kot missing en anee ak missing ko en biik chemiten kanisa ak kora en kokwenyun, miten kora biik cheechen che yon kanyorwon ayoe kasit kotigonon olekiboisyoto rabinik.

Kewelutik choton chetere asimenyoru koo itemindet besendoo kochang, netai ko imuch komanetai ibeseni ako kora imuch komii chetokeyokse ako tomo itar, imuch kora en besendo nekibo tai noondon nekirubu nemoche ibesen ii komaran ko kikekaengee kotere tuguk cheu chon, asikobit komenyoru besendo, kora ingeker chubo chaik ii kobesendo choto choton che main anan koo main loan kotiengee shares cheitinye chito, koo kora ko imuch koitemindetab chaik akoo itinye shares choton che tutigin ii kotere choton kora komenyoru besendo asikobit inyoru rapinik.

Yon kigere beek choton chebendi imbar anan olon kiibe beek kobeendo minutik en mbar koiney kobetusiek choton chebo kemeut olon yamat ng'ng'unyek, anan ko yon yamaat ole miten minutik. Ko en iman ko miten ng'atutik che yoche irib olon indoi beek minutik chu, monyolu inde beek che ng'ering kot mising anan ko chechang yoche inde beek che igere ile yomeken. Kora ko terter ole kindeito beek minutik che terter, miten minutik che mokinge beek chechang asikobit koyai komie, komiten chemo...

En imbarr ago kora en temindet age tugul koyoche kopanganat inendet en ole boisioito mbarenyin. Netai ko yoche kongen inendet kole imuche korib kiyagik che tyan, ye kagonai inendet kole imuch ekorib kiyagik che tyan, ko noe inendet kiyagik ch enyolu koter en mbarenyin, yon kachang'a koimuch koalda alak asikobit kong'et ak cheyome korib inendet kora koyoche konetkei temik komin ketik amatkotil anan ye til ketit agenge komin ketik oeng. Asikobit komatkobet ropta en korenywan en betusiek che chang.

En korenyun ii kochang konetutik chotonche kigochin temik. Netai ko kigobit serkalit noton nemiten inguni kogochi chamet choton kondoik che mengechen kotoi kurupishek chebo temik, ole en betut agenge kiyumi icheget ko kurupit en komosta anan kebeberwek che chang asikobit konyor icheget konetutik agobo temisiet. Kora ko kigomuch kanisosiek che chang kochutchi temisiet ak konet koyonik choton che chwak agobo bandab tai. Ago iney koboisien temisiet konetbiik ole riptoi minutik kwak, ole riptoi kiyagikkwak, asikobit kotienge ichegen en ichegen.

Ee bo kamanut kanetutuk choton chebo keter kerbesik eng temik, eng temik choton cheyae kasitab tuka ko bo kamanut eng icheket konai kole yochei koribe kotab teta ak teta inendet komanyor kerbesik, kerbesik ko tyongik choton chekulei korotik chebo kiakik, ako ikochin komnyanso kiakik choton choton chebo temindet akoba ngweny cheko, ak kora kwo ngweny afya noton nebo teta, ko eng kanetisyoni ko inete temindet akobo kamanutyet nebo inendet kokirinda kerbesik chu asikobit konyor kelchinoik.

Oliet noton nebo amitwogik chebo tugaa en inguni ko kokobaa barak kot miissing koo oletot kotoretiton kipakenge en emet ii koo yoche kong'et kandoik anan biikab emet komwachi kandoik akobo kamonutik chebo kerip anan kebai kiagik ko kit netai nenyolu kotoret kandoik ii ko kochop anan kotoretge ak kipsomaninik choton chekisomanji temisiet ii akomuch koinventen icheket olekichoptoo amitwogik chebo tugak kowendi kweny alyet noton nebo amitwogik chebo kaigik akonyoru kelchinoik chechang temik.

Miten kasubet noton netere anan neribe temik asimasich katoltolaik cheyachen, ko eng kenyit nikonye kokomiten anan koimuch , konyor temik katoltolaik choton cheyachen, ko koimuch kosubot serikalit akowekchi katoltolaik chekararan ,ko kit nekiyae temindet noton nekanyor katoldaik cheyachen, ko kiwendi ak kiniet anan ak mapuket noton nekiibunen katoltolaik choton akewalchi, igere Ile miten kasubet nebo katoltolaik cheyachen ak chekororon, kit neyache koyai emet nebo Kenya asimabit kora katoltolaik cheu choton koyache kochikil akonai kotomo kikochin temik katoltolaik.

Koimutik choton chenyoru temik yon sire mbarenik choton chechwak kochang kot miissing. Netai koyoche komiten tuguk anan documentaisiek choton chenyolu asikosir mbarenikwak kora biik cheindochin chuton siretab mbarenik koimuch komach chepkondok choton chechang chemoimuche temindet koityi, akonyoryu temindet hasaraisiek choton chechang ko kikoik koimutie miissing rapinik choton chemo biik choton cheindochin.

Chang ngatutik choton chekikichob anan chekikindo eng chabetab chepkirop, netai kemache chito nekikochabe anan nekikonetke kochab chepkirob ,koraa kokikomache serikalit bik choton chekisomaso asikobit konyokonet kemik ak koraa ko nyokochab ko icheket chepkirop asikoek neiyanat, kokikop kaimutyet mising, ngamun imuch inyoru bir chengering cheingen kochab chepkirob akemakyinken chechang, ko kikokewelit yoton eng serikalit ak koraa eng temik.

Kikobit kong'em ng'atutik choton chebo emet nyorunet noton nebo katoltoloik ak tenderek anan keswek choton chekimine, koo en elekikong'em missing ng'atutik choton chebo emet konyorunet noton nebo katoltoloik kikobit kobitisan serikali kole yoche korejisteren temindet agetugul kole mokyingen katoltoloichu, koo miten kora messejit neyon isore katoltoloichu koyoche iibote asikobit inyoru katoltoloichu kokikobit koik kaimutik en temik chechang'

Kibakenget noton nebo KEBS kokikomuch kokoiyto bik kokachi temik kanetisyet noton neimuche konyorchiken icheket rurutik chekororon, ako kikobit koraa komuch koyakta bik choton chechwak, kobakoger akobo rurutik choton chebo temik alak tukul choton chekiko registarenken asikobit kosubot icheket kakwautik tukul chemakyinike ,ko kikotoret mising bik chu asikobit konyor kanetisyet akonyoru ostepishek choton chenyolu kosubot, ko kikobinchi kamanut mising eng temik.

Eng temisyet koyache koi temindet iebchi it mising choton minutik anan kabatisyet asikobit inyoru rurutik choton chekororon, kou Nguni indikwerteken eng kasit noton nebo temisyet komenyoru rurutik choton chekororon anan inyoru kerkonget noton inyoru kanyorunoik chengering mising, ko asikobit komenyoru kanyorunoik chengering ko yachei ikilchiken boisyet noton nebo kabatisyet, ko bunchin kamanut mising temisyonon sk inyoru kanyorunoik chechang.

Eng temik cheechen ko Nan koboisyeng imbaronik kwak, ako mayome ,kobendi asibokokomboan imbarenik alak ngamun maame chetindoi icheket, ko kikonyorunen kelchin temichu imbarenik choton chekikomboane, koraa eng imbarenik chekikomboani koimuch koloen ko ui icheket kobaisyen rurutik choton chebo imbarenik choton, ko yeitkesisyet ko kese tukul eng kibakenge akonyoru rurutik chechang, ko kikoger icheket kole kaikai imbarenik chekikomboani ngamun weku rapinik chekororon.

Meng'etab mbarenik choton ch ekigeyai en emet ab Kenya kochang bongonutikchetindoi serklait noton nebo Kenya. Ko en mbarenichu kochang biik choton che kigosirserkalit asikobit kigochi mbaronik chuton. Miten biik che kigireben mbarenik ak kechop koik timdo ko kigobit kesir bichuton asikobit kobokomeny mbarenik chuton che kigeyai en Kenya. Igere iletesetai serkalit noton nebo Kenya en bongonutik chuton bo kigochi biik mbarenik choton.

Kerichek choton che kiboisien en temisiet koyoche keboisien en oret nenyolu. Ko asikobit kiyomis anan keng'at biik koboisien kerichek chuton en oret nenyolu ko en yekikes minutik chuton anan amitwogik chuton en mbar koimuch nyokowech biik che boishen amitwogik chuton. Koyoche ke ker kong boisiet noton nebo kerichek asikobit ko koronegitun omitwogik che keboishen en kila. Ko toreti kerichek.

Chang kewelutik choton chenyoru temik chebo kawek, netai ko noton olealdechin kawek chuton, eng isteshonishek chekiipchin kawek ko ngering kot mising, ako koraa ko eng chapet noton nebo nambait noton nekindo kawek ko ui inyorchiken mising, Chang tukuk chekisube asikobit inyoru nambait noton nebo kawek ,,ako ngatutik choton chemakyinike temindet ko chang chekisube eng temisyet noton nebo kawek.

en kagomboanet ak nameet noton nebo imbarenik iih kochang kewelutik kot mising, netai en kewelutik chu koyoche itinye rabinik cheomotiin ago chang ngotutik cheyoche kesuub, yoche kotoretin noton boyoob kook iih anan ko kirwogindet, yoon ilibonii rabinik chuton bo imbarenik chu, kochang tuguk cheyoche isuub, amunee sigoyoche isuub ngotutik chu ngo ngamuun imuch kengolchin imbareet noton negigonam chito, ko yesuub ngotutik chenyolu koyelibaan ago machamdaat iiih kewegun rabinik cheguuk.

Ng'atutik choton chebo kondeetab sain kochang missing ako mongyingen kipakenge, ko en kipakengeni koyoche ko biik cheiyonin akoyoche kora biik cheiyoni kole wendi koyaun kasit nekararan ,asikobit kondeun sain bichuton koyoche omii en kipakenge akoyoche oyonjine kit agenge komissing kotoreti noton en kondeetab sain akoyoche kora iepchi it kot missing asimabit kit agetugul neyaa alan asimabit nyosutiet agetugul neyaa kobo komonut iephi it missing.

chang tuguuk choton chegemokyinigee chebo temishet en emoniton nyondet bo kenya, netai ko katolldoloik, nebo oeng iih ko kesweek ago koraa kemokyinigee biik cheyoe kasiit en imbaar, ko eleimundoi tuguuk chu ko kiramuch arigistaren gee ago otinye mesegit noton negimokyingee asioib katol ldoloik, ko awendii kityo baga emeniten tugeet noton negigoitoen abarte mesegit noton nenyuun iih ak alibaan katolldoloik ak kesweek choton iih ak aibunen kariit agetugul kobwaa gaa.

Kibakenge noton nebo bik eng emet noton nebo Kenya Kobo kamanut kot mising, ko yebit kibakenge eng bik kotesen temisyet kwo barak, tese temisyet eng oret noton neu ni, imuche konet chito ake chito ake olekyoto boisyet noton nebo temisyet, koraa yon mi kibakenge eng bikab emet ak kandoik kotoreti noton koraa ngamun ngete kandoindet nikan akomuch kosir bik chekisomanchi temisyet asikobit nyikonet bikyuk olekyoto boisyet eng oret nenyalu, kowendi barak temisyet.

Ngatutyet noton nekikongem anan nekikobar boisyonikyuk eng imbar ko niton nebo elekikoytoto katoldoloiywek ,elekibarta ngatutyet nitoni ko makoraosi elekeibundo katoldoloiywek choton eng inguni ,kou inguni konyolu atopen bandek choton chechuket ,kokouit kasit kot missing ngamun ko ngeringen katoldoloiywek choton ako eng Iman ko kwatinye mesagit neaibunen katoldoloiywek chu lakini kit nekokabet ko lingering ako komikoame bik tukul.

Asinyoru chomchinet noton itil ketik en osnet nebo emetab Kenya koyoche kogorisib ng'atutik choton che kigikon. Chang ng'atutik che kigikon cheyoche kisub asikobit inyoru chomchinet itil ketik ab osnet nemiten en Kenya. Ko miten biik anan ribik choton che ripe osnoshek chuton ko yoche yankemach itil ketik choton miten osnet ibe inyoru icheget asikobit koborun oret ne nyolu isub asinorjige chomchinet. Imuch komaicheget che konin chomchinet.

Yon olishe biik kochang tuguk che yoe asikonamke tuguk che moche ak rabisiek chetindo. Bendi icheget tugosiek choton che eechen asikokerjige olyet noton nebo kiit age tugul ne komokinge. Ko ye kagoker olyet noton nebo tuguk ago moyomeke ak rabinik che kotinye, ko kerchinge kora tuguk choton che kergen ak choto lakini mi ng'weny beit, ak konem koyamgen ak rabinik che kotindo. Ko nyumnyumitu kot mising. Ko yan mabaaa tugosiek chu yechen, kobendi tuget age tugul ak koteb olyet ab kit age tugul nekomokinge inendet.

Eng araraita noton nebo indian ocean ,koma olda tukul eletot iketen melit, ko indiwe Mombasa , komiten araraita niton nebo Indian ocean nemiten ,ko elekiketen melit ko komasta nebo taban olemachang bek saiti, ko kot iwe kwenet noton nebo araraita nitoni ko imuch inyoru nyasutyet nebo kolain bek, ko elekararan kelanyen melit ko komasta noton nebo taban.

Ketik ko korik choton chemenye tyongik chechang, ako koraa konu amitwokik chebo tyongik chechang ,ko yekimin ketik eng chongindo ko bitu tyongik choton chechang.